Ore enasia na esiai ena emirata ompuka aa nkabilaitin kumok ompuka ornyanya, kitunguu aa nchere kuna tasati oshi eji mama mboga na ore enikunari enasia na kelo oltungani ninyangu stok tenkumoi neaku ilotu anapinap matejo nai imit irnyanya okuni kumi kulingana nai weneba esiana ninyangunyie ore nanasi nimir nintau nkinyat nintobiraki irkastomani linonok minosa etii si irkuelie tunganak omir te wholesale kemir enaa enkilo nikimirika esiana oropiyiani aiko nejia neaku lelo.

Tenadol enapisha nadol irpayiani are ogira aot embolea obkishu ashubenontare neaku empolea ena na lepiki lchambai peitau endaa ore ena na organic fertiliser na meeta ninche kemikali ninye naitobir enkulukuoni nepuku endaa sapuk oleng neaku adolta kulo tunganak etipika ninche ewoi neje paa tinewueji epuku aya olchamba neaku irpayiani aaree adolta tene na embolea naa egira aspt amu oee enasia empolea na kesida oleng amu indim atosotu nimir ashu indim atosotu niasishore tolchamba lino naidimbai atasoto peyie iya olchamba lino neaku esidai enasia oleng

Tenadol enapisha nadamu esiai wripata osaen ore kuna tomonok negira arip isaen kitadolu kuna saen orkuak lormaasai ore kuna saen na nabo e tourist attraction naponu lashumba adol ajo keyia orkuak lormaasai kedumu si nishopi inkituak, ilewa kenare oleng keya oshi nishori sinche kulo ashumba nepuo naa nkop enye aishop anaa bracelet nishori enkaji amu aiko nejia amu kesidai inabae oleng neaku tanadol enapisha naitadamu orkuak sidai lormaasai orkuak sidai oleng na kitishipisho adolita si nkera natii tidialo kuna tasati peyiolou sininye kitoduari aitodua nkera peingoru eneas.

Ore eninko peisum oltungani peyiolou enasiai na indim ake atoriko niutaki eniko teneuni kuna tokitin naji mihogo amu mihogo kulo ee nirik olchamba niutaki enikuni teneuni akeyie nitauni tolchamba teneoku nepuoi amir tosokoni indim sia atuutaki tosimui eniko teneuni arashu

Ore sai naata enkirobi naa enyedekenya. eton eitu ilepu enkolong' oleng. naa idim oltungani ashomo olchampa airemosho, amu ime sapuk enkolong' nemikintanyal naa olchampa amu keeku naa kirobi enkop. neton doi egol osesen amu, Eton aa eninyiototore. nidim ake ashomo sai enteipa, ikuna iji enkolong' agila, amu keeku metii ina. saa enkolong' kirobi. Neeku idim ake oltungani aikuna olchampa lino. ake aas esiai. meeta entoki nikintanyamalita.

Ore enikunari enasia na keuni amu kiata yiol lchambai tenkop aang sapukin neaku idumu ake oltungani empeku ini nilo aun sukumani inonok ore peishu nkolongi nabaya wiki aare nintau tenasari nintokibadumu alo aun tolchamba lino nibukoki enkare niosh irkiek tenimiata ildudui ambaka neaku kera tayari peyie enyae ashu peyae osokoni neaku nejia ikunari enasia tenkop aang eunoto esukuma ambaka nepuoi amir tolduka.

Orpayian ele wentasat nagira adumu enkiteng temwatata ajo etalakine ashomo atadaai amu enkata olameyu na kesasa nye enakiteng ajo kemwoi neaku adolta orpayian ogira adumu enkiteng ainguraa ana kitashe perumok ntuki olongi amu toronok amu metii enchan .

Adolita irkijanani ogira amanaa aisafisha taun asoto ntakatakani aingura anaa kitoki aibooyo moyiaritin nayau olchafu tenenangari ntakatakani adolita irkijanani oasita esiai sidai adumu ntakatakani naa peyiebitobir emurua ashu olduka lenye petum ataa sidai tebafya oltunganak na kitanyamal ltunganak nitanyamal nkishu ajo na pilo ayiolou